Kore eneiko inkampunini ooropiyiani naitukua imbenkii peeyie etum iyiounot oo laramatak kutitik naa tenkata naponu ninche aaning' nejo tenaa sii adol intokiting' naas kulo aramatak kutitik peentelea ayarita ishugulini ee kawaida nening' sii ninche intokiting' naajo ninche nkata pookin.

kore inkibelekenyat sidan naayieu ilaramatak nedol toonkampunini naishoru esiai enturore naa keyieu inkata keyieu neponakini ninche enkata metaa kore metlaa ena sile neishori nkata naado metalak kore sii nkae naa pei fuatilia kuna kampunini intokiting' tenaa irkasin oosita ninche tenaa irkasin lenturore tenaa sii nkulie eramatie ninche duo ake kawaida

Kekumok ngolikinot tanaa sii shidai naimaa ilaramatak, ewen eyeita duake tanaa sii nkata nayeita aalak inia loon naata. Naaku ore nekwe, ore ngae kata naa kelauni silingini aa kore keata ninche inkera tanaa keeta kukie siatin, tanaa sii sugulini enche ekawaida, naaku kore ngae kata kegolu piyaa nena iropiyiani esile alak imbenki. Naaku kore nekwe indim nai ieta abaki nkera esukuul, naaku nilakita silingini enche esukuul.

Kore siai naata teknologia siai Le ndaa naa kore indim ateyoloo tanaa sii atodua nkulie dakin duake etaata nimiyeloo shaake. Indim sii ateyoloo bei tanaa mirataa endakin tanaa sii ng'hojii notumieki nkulie dakin duake nemetii nkop anaa ng'hojii nitii shaake yie.